Ekidamu ena nchere. ore enkisuma teniasishore computer ashu laptop .naa keleleku oleng. ore taata Kuna kera negira ashipakino enkisuma enye. egira aasishore laptop ore tena misa, naitelekino laptop elio nkulie tokitin naitobira inkera, amu ore taata tena kisuma nemeekure aa darasa ake etonieki. etaa kishori nkera erishata naasie kulie siatin. naijo enkitobirunoto ogarin.aa engineering neyierisho, nees ake kulie kasin. tedialo enkigerore, tiatua darasa. niaku enetipat ninye ena kisuma e CBC amu kesioki aitengen nkeram

Keutu ena, ormonokie. kewueji nesotunyeki Kodi. tiatua olosho lang le kenya. neeku ore ena naa kaitadamu ajo, kenarikino nalak. kodi anaa oltungani otii kenya. naa ene tipat elaata ekodi, amu kidimie serkali. metaasa irkasin.o maendeleo tiatua inkauntini, naapasha. naa ore irkasin loidimi. enchatata oo sipitalini, isukulini. edanyunoto enkare. enkitobirata olbaribarani. netumoki sii aishoo nkera enkisuma epesho, eimu esile e helb pee etumoki nkera aisumata natii college o university .neisuma

Ore enagira aasa tene naa ewueji nejingieki intekei apuo inkapi eboo, niaku kitodolu ina ajo ilashumba kulo tenebo orkulikae ake tunganak nenapita irbenia nitodolu ajo eterenate pee etumoki aipanga ashom nkulie kwapi naa ewueji nejingieki enteke ene naa ore tiatua ene , kingurari irbenia linonok ,impala inonok napoyieki nkulie kwapi nedoli ajo kainyioo inapita neyiolouni esiai niloito aas tenkop niloito pee metumi ake irmukurani lorasaki nkulie kuapi , niaku tenaa elotunoto naji ekenya naa lasima pee iyata impala pookin natusuja sheria.

Ore enasiai na enapuoi aipanga irng'anayio na keasi tenitum irng'anayio sidain tolchamba lino ore ake pitum irng'anayio niyau apik atua enkaji nairobi peminyala netumoki atoton tenkata naado nemiri aya kulie kwapi nemeetai nitum iropiyani neakubore enasia na kipangae kulo ng'anayio enkirikinoto oropiyiani naanarikino nepiki tenkinyang'a enye na ore enasia naipangae irng'anayio na kidimie ltun'ganak menoto esiai nalaki ninche egira aasisho tiatua ena industry neaku enetipat oleng' enasiai tenkop aang'.

Ore ele naa ormishire oitodolu sheria nasuj inkampunini olopeny egira aishoyo nengamu iropiyiani niaku ore siniche inkampunini olopeny tiatua olosho lang' lekenya naa keeta siniche sheria tenebo weripoto naipirta enikunaa siniche iropiyiani .Naa ore ena sheria naa kidimie inkampunini olopeny petumoki ataasisho metii orng'ash lerasakinoto elikae tung'ani ashu empuoroto omasaa enye .Niaku ore naa sheria naiprta iropiyiani naa kerip pooking'ae tiatua esiai enye.

Ore erewata embaisikil naa esiai nalelek oleng amu bora ake metaa iyata embaisikil, niata oltungani loyiolo , niaku pitumoki atayiolo naa ekingasi autaki iwuejitin, irubat pookin nagira aicontrol embaisikil . Ore ake pee iyiolou , nitumoki taa aiteru ataasa mazoezi naa teninteru aitengenare embaisikil nikiriki ongata ewueji nemetii ingarin ashu inkera nadala pekitumokini aitengena . Niaku ore embaisikil naa enkoitoi nallelek teneaku kata nabo iwuejitin amu meyieu ninye eilata , indim ake aterewa ataasishore tepooki kata.

Oreboshiake imaua na ntokitin etipat oleng na kesidain tormanyara lang ore ormanyara otii maua nakeropil netii enkijape sidai na keyau ilotorok neakubindim ninye ainoto enaisho olotorok na kesidai ninye teniotisho oltungani neaku ore emgeno niyieu pitumoki ataasa enasua na peingoru ake irkiek oota maua lompukinot naapasha niuun tiatua compound ino petumokibaitoropilo ormanyara lino kebulokini imaua enkarebl enkata olameyu pemetoyu ake ninche netumoki ataa sidain nipilipil.

Orpayiani ele ashu oltung'ani le biashara lotabolo enkibanda enye ashu itobira oloip neik inkilani enyenak nagira amir aa olduka lenye taa ele . Ore tenewueji naa kitodolu ajo ore ele biashara i naa keeta mpango amu itayio nkilani tiatua town ashu olduka sapuk neyau ayaki iltung'anak tenkalo inkang'itie . Kitelelek ena enkinyang'a oltung'anak loinyiang'u amu ketaaniki ninche nkilani. Ore enaa enaipang'a ele biashara i nkilani enyenak naa kitiship iltung'anak naa kelio inkilani pookin niaku indim ake atodua ninyangu enikintishipa pooki kata.

Ore kuna naa imaua naitobir naitobirunyieki eilata naa keji tenkutuk olashumaba sunflower. Ore kuna maua naa olchani taake lobulu nitau ntapuka sikitok , nitauni nena tapuka sikitok aya factory naa ninye epuoi aitobir ampaka niatayu eilata nayierishoreki . Naa ore eilata naa erubata etipat oleng tiatua eyiarare .Ore sii eilata naa enetipat sininye tiatua osesen amu keyieu osesen peetumoki ateshetayu nerishie kewon enkijape niaku kenare neuni kuna tapuka pooki kata pee itumoki oltungani anoto eilata.

Enetipat oleng enakipirta anu orw ena na entomoni natii olduka negira amir inkilani ore ena enikidolita na nkilani olewa kuna na kegira aitoduaya peyie etumoki aitishipa ilainyangak neaku ore enekipirta na kitelelek enkinyanga teneno emirata onkilani kitumia ninye enatomoni nagira amirirsho enkoitoi oloingangi petumokibaitoduaya esiaia enye netumoki pooki ngae anoto nesujaa neidim naibainyangu niriwakini ambaka enetii neakubore enakipirta na enetipat oleng me lasima pilo abaki ltunganak tiang kake imir ake ntokitin.

Ore tena siai eunoto oo ilnyanya naa kitishipisho oleng tenkaraki ore irnyanya naa enkaitubului nasioki abulu nelelek sii eunoto enye. Oree peeku keku irnyanya neng'as aitayu intapuka nitoki aitayu irng'anayio kutitik. Ore igira ai endelea aramat neepuo sii ninche irng'anayio dukuya egira asapuku eton enyori oo mpaka nibelekeny oranki neeku kenyokie. Niaku ore tea kipirta naa kitishipisho doii oleng' teninteru adol irnyanya linonok egira aibelekeny oranki amu osiligi ilo inchere etaa ijoo pee interu aikes nitum iropiani nishuku enapa gharama nibukoyie igira aiteru aas esiai.

Ore tene na oltungani ele logira aidur ashublogira aiteru amany enkaji ore ena enyiolo mitishipisho enabae tenidol amu ebaki naa enkerai ena esukul e university ashu college neaku kegira aitwru maisha eeta ake orpira lenkare wenkima aa orgas taa nee ormatires kitodolu ena ajo meeta eletungani lesukul iropiyiani naitosha metabaki minyangu ntokitin nayieu kake ore si aitoki kesidai ene netii amu ketii tiles nakelelek akebenyok ambaka nitoki aingoru netum ntokitin nemeeta

ore anaa neilepiki enturore olchampai. metaa kisapuk oleng, neeku ore eunoto oolkeek, neibelekenye oleng. etaa kiti eunoto olkeek. tenkop ang, tenakaraki kedung iltunganak irkeek, aitayunye nkuk. nedung ikulikae aisaishayie enkop. peyie etumoki atuun ilchampai. kake kenarikino niyiolou ajo, ore olchani naa enkaitubului e tipat tiataua olmanayara. amu ore olcani naa kibooyo osiwuo. neyau enchan. nisho iltunganak iloipi. keesishoreki sii anaa olchani lobakiki imoyiaritin, neeku ole tipat oleng.

Enkaitubului ena orpaeki na ore ena enalio ore ele paeki netubulua tiatua enkulukuoni napir nakeisisha olchamba otuunieki ore eninko teniyiolou tenaa kepir enkulukuoni nituunie inkaitubulu ino ana ena oropaek na ore enkaitubulu orpaeki nitau inbenek nanyori oleng' nirusha. naa kitadolu ina ajo ketii fertiliser nayiounou enkop ore enakaitubului orpaeki na kenarikino neoshi olchani lenkijape olorkurto pee etumoki atubulu aitbiraki neaku ore ena kaitubulu.

Kelelek oleng enasiai naa keeta sii iropiyiani tesiokinoto . Ore tiatua enatrolley nidolita naa kemiri irmosor , nemir samosa , nemir sausage naa keku irumoo tenkalo orbaribara ashu ipik oloip aitashe tewueji nebo. Kees oshi inkera kumok esukul enasiai amu meyieu iropiyiani kumok tenkiterunoto naa ore pee iyas enasiai ningoru irnyanya okitunguu nitumoki aitobira kachumari ningoru sii oloip pemeosh ntokitin inonok enkolong. Kenare sii niata tomato sause ochili pemeloku oleng.

ore ekitotioto o nguesin naa ebae sidai oleng. amu kitdlou ina ajo ishipakino siiyie olmanyara. ore inguesi, naa ntokitin sidain, naa ore ninye inaijo iyekenyi. naa kitegemeya nkaik oltungani pee etum entoki nanya. neisulaki ninye nguesi natii atua olale loo nguesi. kenatikino neramati inguesi. neripi, nengadieki keeya. nebaki enkata namuoi. neshori sii ninche edaa. amu keya neeu ing'uesi ilashupa pee epuonu aing'or naa kisho iyiook iropiyiani. ore inguesi naa kisdiain oleng nemenarikino neeri niche.

ene tipat ena bae katukul, amu oree eunoto orkeeke, kisidai oleng. keeta tipat, taata oteshoi etaisere. ore olchani tenebulu naakeeta tioat sapuk oleng. neeku ore teneku keuni irkeek, kumok, naa kenarikino, neitobiri, neramati. ore irkeek, naa keibooyo osiwuo pee menap inakjijik. keyau sii enchan, naa keeku ireek inkonyek.oo nkariak keesisoreki sii anaa iloipi. neesishoreki aashetishore. naa manyisho sii oo nguesi. neku kenarikino pee euni irkeek kumok olelng too lubot pooki.

Ore enking'orunoto oo ropiani naa keing'oruni too nkoitoi kumok. Ore ena naa kaitadamu ajo idim oltung'ani aitobira entrela ino niyau enkare amir toonkukajini oo iltung'ana. Keutu sii ena ajo ore manyisho oo kulo tung'ana nemeeta enkare nataaniki niaku keingang'u ninche enkare nayakini tena mkokotone. Kenarikino neeta iltung'ana enkare naitosha tenkaraki ore enkare naa enetipat oleng' te nkishui oo biotisho oo ltung'ani. Ore enkare naa keyiorishoreki neoki netukishoreki neyasieki ake kuliek baa kumok oleng'.